Ore entoki nalo ajo nanu tenewueji eitishipisho naa ang'as ajo ore tewueji nadolta enkotoroi arashu olotoroi otii ninye imaua neloto naa aibibi ina are omaua arashu entoki najo najoi pollen grains pe elo aya ninye peepuo aitobirie ilkulie otoro enaisho tenkaji enye ore peitabaya ina aisho arashu ina pollen grains newuo aaya ilkulie nepuo aitobirie enaisho amu eeta sininche iroruat enche naaya peitobiru enaisho neaku aisidain imaua oleng amu elo epuo aisho ilotoro ina toki najo pollen grains pee eitobirunyie enaisho naa sidai sininye enaisho amu elo aaku endaa toltung'anak nelo sii tena aaku olchani arashu itobirunyieki enaisho olchani neaku enetipat oleng inkaitubulu naata imaua naa ina pelikini iltung'anak pee epuo aun naa ilkeek amu ewuo akus ilmanyaran neisaidia iyiok sii tena ayau enkare neret naa sininche ometabaiki lelo otorok tonkoitoi napaasha nenetipat enatoki neitishipisho.

Ore tenewueji nadolita ee post sapuk naado naata entokitin nautita enchot napashaa netaa Kuna tokitin naigeroo wee esiana wee nkadori naba enewueji neunitata Kuna tokitin neeku ore tenewueji epirta nkwapii napashaa arashu elobut napaasha neutu sii enebaa pee elo abaya enewueji ore tenewueji nadolita enigero daresalaam nadolita ewueji nigero Tanga nadolita enigero Mombasa nadolita enigero nkurdoto Cr nadolita enigero My. Kilimanjaro nadoita enigero momela nadolita enigero manyara nadolita enigero nkoronkore creater nadolita enigero hospital nadolita enigero Serengeti netii enigero Nairobi netii enigero kondoa netii enigero Ajo dodoma neeku kuneeuejitin pookin naa ekitutakaki esiana nilo aloo pee ebaya amu ore enewueji naa ebaiki naa olduka obo linterua pee ebaya Nena kwapi

Ore entoki nalotu edamunot ainei tenadol ena naa kangas adamu loo papai tenebo ilnganayio lenyena lee papai na ore tenewueji nadolita mbenek olchata lee paipai otaa naa egira atoi nadolita sininye orpaipai kiti oyieu neeku etaa entipitipot ashu eyieu sinye nelo atoyu ashu awangu Eton eitu ebay erishata neeku ore ena naa emoyian oshi naibug elo shata loo orvacado naa ore pee eibung nelo ainyial sininye tenebo olnganayio lenyena neeku enare olairemoni pookin pee eyiolou ena moyian neyiolou enkoitoi napuo aiboyo neyiolou sii ilchanito loopuo ainyiang'u pee epuonu naa aiborie ena moyian amu Torono ena moyian kelo ainyial enkaitubulu nelo ainyial naa tenebo ilnganayio naa tenilo akes oltung'ani olchamba lino nidol Ajo kutiti ilnganayio liata alang eloshi loo nare nekesuni neeku enetipat pee eyiolouni moyiaritin wee nikoni pee ebori neeku ena entoki nalotu edamunot ainei tenadol ena moyian ele shata

Ore tenewueji nadolita enkitesheni nabo olosho le kenya naa eitai oshi ninye ilomon toonagut naa ore ena kitesheni eji KTN naa kore oshi enkitesheni e KTN keoro aaku are etii enaji KTN home naa kore ina eh eeta ilomon neeta enkiguran neeta isinkolioitin ontokiting naitishipisho naakeyie naa ore etii enkae naji KTN news naa kore ina naa ilomon ake elo alikio too lonkuapin pookin olubot pookin olosho tenkop nalulung'a naa kore piidol tenewueji eshomo apa ninche aibung'a kuna KTN t enebo wenkae siteshon erredio naji spice fm peepuo naa alikio ilomon lenche naku ore tenewueji nabo idol ena tankile natii atua ena tifii egira naa ailikio ilomon nirorita sii ening'itoi too irredioi neaku epuoita ninche aajo ilomon loigero tenewueji aajo kenya at glance naake eimaanisha ina ajo egira asipu olosho le.

Ore pee isum oltug'ani ena siai, naa keyou eng'eno naipirata eunore olkikwa, arashu olmiwa. Ore tene wueji adolita olkikwa otipikaki atua inkasukuni, netiu anaa etii toki atua nena kasukuni, nidol naa ajo etubulua ele miiwa oleng', eiterutua atum inkutitik benek naagira aapuku. Naa neija oshi etiu empeko olmiiwa, neaku ore saai tene wueji, etipika ele tung'ani olmiiwa inji, nelo apik empolea atua nena mukebeni, arashu etii olchani otipika, peelo aretoki naa ele miiwa pee etilaki naa aitayu kuna benek, arashu inkutitik kiyioitin, peelo naa ninye aun tolchamba lenye, neaku ore etipikaki inji, meitoki alo agolu eunore amuu eidipa naa ninye aiteru aitayu imbenek. Neaku ilo ake apik ochamba lino sapuk, neiteru ninye abulu, nilo naa apik empolea ilo chamba lino, pee etilaki naa ashom atopok ina peko tiatua oolchamba lino. Neaku enetipat ena siai enare ake niyolou intokitin ake naapiki ile miiwa.

Ore ena siai naa adolita nanu ajo esiai ena eunore oo ilng'anayio arashu olsheta lolpaipai, naa ore en mwan ele paipai, naa kelio ajo ilooshi paipaini lemeadoru ooleng', Kake eata naa eishon sapuk oleng' amu, meilep ele sheta alo shumata oleng', kake ebulu ake enkiti, neiteru apik ilng'anayio lenyena, isapukin naa ilkumok, naa keya sii erishata kiti. Neaku ore eneikunaari ena, ilo ainyang'u empeko ele sheta, niyau, nirem olchamba lino , ore pee indip airemo niipik empolea, niyaau naa ele sheta niun. Ore pee eu, nipik inkutitik kujit shumata teine, pee elo aretoki enkulukuoni ino pee mesioki aitadoyio enkare, arashu esioki atoyu, neaku eretisho sii ninche kuna kujit naatipikaki entonata ele sheta, amu eret ele sheta naa mincho eyaa enkijape empiron enkulukuoni, naa incho eya naa sii enkijape enkare, neaku ilo naake abukoki enkare ino, nintoki aing'ua, nilotu alenoo naa taanake etoyio, nibukoki naa enkare.

Wore tenewoji, nadolita ilarikok arashu irkituak lekotini, ootii orkitok sapuk looji chief justice, etii elde loitashe tempolos naa keji ninye enkarna enye Maraga. Naa wore ninye naa olarikoni apa arashu oljaji oshomo arikoo inkotinini ekenya tenkarriyiano sidai oleng'. Amu wore tangu niteru ena siai erikore enye, eshomo naa aanyorru iltunganak kumok, ometabaki enkata nashomo ninye aidip esiai enye. Netirikishe oleng', nitu aikata eas erupare ninye, kake eshomo aas enaa enaishaa, tiatua katiba ekenya otedukuya ooltunganak, tenebo wenkai. Naa kenyor apa ninye kanisa enye aa wore apa ninye naa oltungani le SDA, nemelo naapa ninye aasisho tenioolong, amu enkirukoto elelo tunganak ina naji measishoi tenie. Neeku etiu enaa enkolong' ena natii ninye enkopisi, neeku ajo idipita, inia pee eshomo naa aitasho, ashu esujita naa iroruat enye

Ore tenewueji adolta ilewa ong'uan otii olchamba naa ore teoriong enye adolta inoshi ajijik naaji ine greenhouse nadolta sii oltank otii siadi enye teidie wueji onkaitubulu napaasha natii ele shamba neaku ore enagira aasa tene naidim nanu atejo ajo etii oltung'ani arashu olarikoni oyiolo ena siai enkiremore netii sii egira aponu aiteng'en olopeny lele shamba autaki inkoitoi naalo aasishore pendelea naa wenkiremore enye uh oltung'ani elde matejo oloyiolo naa esiai enkiremore neshomo aisomeya neaku eewuo ele openy lele shamba aipotu peelotu naa aretoki arashu pelotu aiteng'en arashu autaki inkoitoi napaasha nalelek arashu ine technology naalo aasishore ninye tiatua olchamba naa ore piidol ena ele shamba lenye etuw anaa edo ena kulupuoni niaku ebaki negirae autaki enaiko pee elo aitobirr ena kulukuoni enye pee epiru arashu inkoitoi naa akeyie enkiremore tiatua olchamba.

Ore eninko piisum oltung'ani pee iyiolou ena siai naa enare nilo alo sukuul enkitamore esukuul eh enkiremore nekipuoi aitamok eneikuni pee euni ilnga'anayio osioki naa aitai ilng'anayio tenkiti rishata nemelo sii aya enafasi sapuk kake ilo atoki naa ajo improved ore naa ele ng'anayioi tenewoji idol ajo dorrop oleng netipikaki ake enkiti moti teine neuni anaa emauai kake idol ajo itayio ninye ilang'anayio kumok oleng naa kiti ninye neaku enare niyiolou eneikuni arashu niyiolou ena mua ekulo keek niyiolou enaikuni pee eramati neyiolou enkulukuoni nanare pee eunieki niyiolou sii imoyiaritin naapuo nei neibung kulo keek niyiolou ilkeek opuoi aramatie ele sheta niyiolou sii enkata nalo aokunyie kulo matunda pee itilaki naa atekesu nilo aya sokoni naa kenare sii niyiolou erishata napuo ainyiala pemesioki ainyiala ewuon itu ilo amirr arashu anya.

Ore nabo adol ena , naitadamu imoyiaritin naetuo, naar impureshik, arashu inkulie ng'uesi naijo impureshik. Neaku ore kuna moyiaritin mebore enkop ang' kake kisuma naa too imbukui ake. Naa ore ena moyian, elotu nabo ana enkoitoi e fungus naji cordyceps, ore ena toki naa elotu nejing' osesen leina pureshiki, arashu intokitin ake iyie naijo impureshik, ore pee ejing', nelo naa aar ninye tiatua, ore ake nelo ake neye ena pureshiki, neiteru abulu enkiti toki naijo enapumbui tiatua osesen lena pureshiki, nemanyisho teine. Ore pee eiteru apuku ina toki naijo enapumbui, nelo naa adanya, neitobiru sii enkai keeya arashu osumu loitoki alo aarie inkulie tokin, nkulie pureshik kumok, neaku ng'ues ena toki ear intokitin kumok, anaa impureshik, o kulie tokitin ake iyie kumok natuu anaa impureshik anaa ilkeiyo. Neaku ore ena toki, torono oleng' looshi tung'anak oonyor inapumbu, eidim atam ejoito endaa.

oOre tene wueji nadolita iltung'anak kumok oata naa huzuni arashu naa oishirita. Naa ore tene wueji, etiu anaa enkitesheni nagira autu nabo te nabo impukunot naagira aendelea tosirua oopuoitai aituraa olbungei opa le Kasipul, oji ninye enkarna enye Charles Ong'ondo Were. Naa ore opa ele bung'ei, eetuoki opa aar ninye te enkanasa e Nairobi, eetuoki naa ilmukorani lemeyioloi, nepuonu aang'or engari enye nakata natii near o metua. Neaku naa nelotu ake aiminaa ele tung'ani ake neija. Neaku ore kulo tung'anak na iltung'anak lolmarei lenye loogira naa aishir, amu eshomo aiminie oltung'ani lenye. Negira aasai naa ina baye teina luboto e Homa Bay aa epuoitai naaaishir, nenukaari ele tung'ani, amui etaa enkolong' enye ina. Naake eme naa ena keeya amu, etudung'oki ake enkishui ele tung'ani ake, amu eitu elo ninye amwoyu, kake ilmukorani ake oetuo aar naa ometua.

Wore ele, naa ornganayioi lesheta oji orngaboli. Wore enikuni pee enyae ele nganayioi. Naa ilo oltungani aitayu kulo nganayio eoto enaa elde lodo, nintayu nilo aituku. Nidungoo enkwe teniewoji amu eeta entoki naijo kule, nincho metoito ashu apal akeyie enkiti metosisito, nilo naa aiper nintayu niana tokitin natii atua lanterara lenyanak ninangaa. Ninya naa etiu nejia. Neeku nejia ikuni pee enyae ele nganayioi.